Kũrĩha na mũtambo wa M-PESA, nĩ kũhũthĩtie maũndũ mũno harĩ ũkũria wa bũrũri. Wa mbere, M-PESA, nĩiteithagia mũndũ, tondũ rĩu rĩ, to mũhaka ũkuwe mbeca kĩbeti-inĩ ta tene. Mbeca ci mũhukono ciũre, no ciiywo kana hihi igathũka, no nĩũndũ wa mpesa, rĩũ cikaraga thimũ-inĩ kana raini-inĩ. Wa kerĩ rĩ, rĩmwe mũndũ ĩ, nĩagũraga kĩndũ ndũka-inĩ kana ona harĩa ũrĩ, na nĩũrabatara gũcokerio mũrango, na ũgakora rĩmweĩ mwendia ndarĩ, no mũhaka agũtinda agĩcarania nacioĩ, no ũkĩhũthĩra mũtambo wa mpesarĩ, ũkũrĩha mbeca o irĩa, irabatarĩka. Ona nyingĩ, Mpesa nĩ ĩteithagia, tondũ rĩu rĩ, no ũtũmĩre mũndũ ekũraihu mbeca, onake no agũtũmĩre mũtegũtinda mũkĩonana. Mpesa nĩ ĩhũthĩtie maũndũ tondũ no ũmĩhũthĩre kũrĩha indo ta thitima, kũrĩhĩra nyũmba, kũrĩhĩra maĩ, ũtegũtinda ũgĩthiĩ wabici-inĩ ciao kũbanga raini ta tene.

Ĩĩ oũrĩa bũrũri ũrathi na mbere na gũkũra, noguo maũndũ marekĩka gũtũmĩra mĩtambo ya intaneti, rĩũ ĩ mũndũ tomũhaka agathiĩ igoti, gũthii gũthikĩrĩria cira wake no naoigue cira wake gũtũmĩra njĩra ya komputa na intaneti, ũndũ ũyũ nĩwagĩire ngumo mũno kuuma hĩndĩ ya covid 19,rĩrĩa kwahĩtũkirwo atĩ andũ matiagĩrĩirwo gũikara marĩ mũingĩ matigakuhanĩrĩrie nĩguo matikagwatanie mũrimũ ũcio wa covid, na kuuma ĩndĩ ĩyo cira wathikagĩrĩrio gũtũmĩra intaneti na komputa na ũhoro ũyũ ũkĩhũthia maũndũ mũndũ tondũ rĩũ to mũhaka mũndũ etware igoti nĩguo cira wake ũthikĩrĩrio.

ĩ nĩ thiĩte na mũgithi na mũndũ nĩ mathiĩte na mbere mũno mũno tondũ rĩu to mũhaka wĩtware wabici kũu kwa reri rĩrĩa ũrenda gũthiĩ atĩ wĩtũme wabici ciao nĩguo ũheo tiketi rĩu maũndũ nĩ mahũthĩte mũno. Tondũ wĩtagia na ũkarĩhĩra tiketi ĩyo ũgĩtũmĩra mũtambo wa intaneti ũrĩ o nyũmba. Ũngĩenda gũthiĩ handũ ũkũingĩra kĩamũtũrũrũ-inĩ kĩa reri ũgĩtũmagĩra intaneti ũkarora thaa iria mũgithi ũrakũra kũrĩa ũrathiĩ na mararĩhia atĩa. ũgathura mũthiĩre ũrĩa ũkwenda gũthiĩ naguo kũringana na marĩhi ũrĩa mahana na ũrĩa ũkwĩbangĩte na ũrĩa ũkwendaga kũhandũrũrũka mbeca gũkĩringana na mũhuko waku. kuma hau rĩ ũkarĩha na ũkaheo tiketi ĩyo ĩrĩa ũrĩthiĩ nayo ihinda rĩakinya. Ningĩ intaneti nĩ ĩhũthĩtie maũndũ tondũ to mũhaka ũrĩhe atĩ tondũ ũrathiĩ ũmũthĩ no ũrĩhr nginya thabarĩ ũrenda gũgathiĩ nakũu mbere kana wiki ĩyo ĩngĩ kana nginya mweri ũcio ũngĩ.